Ũũ nĩguo kambĩni cia kũgirĩrĩria mũrimũ wa marĩria ciĩkagwo rũgongo rwa bũrũri, wambere, arĩa arigitani oro hamwe na andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma ũgima wa mwĩrĩ, nĩmathiaga mĩciĩ-inĩ kũu rũgongo rwa bũrũri kũrĩa mahuhagĩrĩria ndawa ici nĩguo kũrigĩrĩria na gũtigĩrĩra atĩ umbu nĩwaninwo mĩciĩ-inĩ ĩyo. Oro ho, nĩmanyitanagĩra na thirikari ya bũrũri na ningĩ thirikari ya kauntĩ oro ho na thirikari cia mabũrũri ma nja ona cia matũra-inĩ, magatigĩrĩra atĩ andũ a rũgongo rwa bũrũri nĩmahota kũgirĩrĩrio namũrimũ ũyũ wa marĩria. Oro ho arigitani aya ona arũgamĩrĩri aya nĩmaaragĩria aikari a rũgongo rwa bũrũri makamera nĩwega gũcenjia mĩtugo yao, kũrĩa meragwo atĩ rĩrĩa marakoma nĩ wega magagĩkorwo magĩgĩkoma rungu rwa neti iria ihuhĩirwo ndawa cia kũrigĩrĩria umbu na rĩrĩa magĩkoma rungu rwa neti, nĩatĩ umbu ndũngĩhota kũmarũma na matingĩkĩhota kũgĩa mĩrimũ mũrimũ ũyũ wa marĩria. Oro ho, kambĩni ici cia kũrigĩrĩria mũrĩmu ũyũ wa marĩria, ciĩkagwo kana itongoragio nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ya kĩbũrũri ya marĩria, ĩnyitanĩte na ũrũgamĩrĩri wa kaunti ya ũgima wa mwĩrĩ.

Ũndũ wa bata mũno harĩ gwĩkĩra matawa ma barabara nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩ na ũgitĩri mũiganu. Nĩ tondũ rĩrĩa matereba magĩkorwo magĩgĩcoka mĩciĩ-inĩ yao kana mawĩra-inĩ mao na marathiĩ na nduma, nĩ mabaraga matawa maya nĩgetha magagĩkorwo makĩona mena ũtheru mũiganu magagĩkorwo makĩona barabara ũrĩa cihana. Oro ho matawa maya nĩ marehaga ũgitĩri, nĩ tondũ kũrĩa gũtarĩ na matawa kwĩ na nduma nyingĩ, waganu ũkoragwo wĩkuo mũingĩ. Ũgakora kwĩna kĩrĩa, ũgakora atĩ kwĩna ndeto nyingĩ mũno cia andũ kũũragwo, ona ningĩ ũgakora andũ nĩ manyitirwo kĩa hinya makĩinũka kwao, ona o hamwe na ũtunyani wa indo. Koguo matawa maya ma barabara nĩ marehaga ũgitĩri na mũndũ agakorwo akĩhota kuona harĩa arathiĩ ona mũndũ ũrĩa maragĩcemania nake. Oro ho matawa maya nĩ mateithagĩrĩria kũnyihanyihia mĩtino ya barabara, nĩ tondũ rĩrĩa matereba makĩmũrĩkĩrwo barabara na kwĩna nduma, ũgagĩkora atĩ nĩ marahota gũtwarithia ngari mena ũbacĩru mũnene mũno, tondũ nĩ maramũrĩkĩrwo. Koguo matawa ma barabara nĩ marehaga ũgitĩri makanyihanyihia waganu. Oro ho magatũma barabara citũ cikagĩa na ũgitĩri, gũkagĩa na ũnyihanyihu wa mĩtino ya barabara.

Ũndũ wa bata mũno gũĩkĩra matawa ma barabara nĩ ugitĩri, ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa barabara iria andũ maragera cina matawa, nĩ ũkoraga kwĩna ũgitĩri mũiganu, nĩ tondũ mũndũ nĩ arahota gũkorwo akĩona mũndũ ũrĩa maracemania nake, ona angĩkĩona mũndũ ũyũ to ũramũĩkũĩra, nĩ ũgũkorwo ũkĩhota gũkĩmwĩthema tondũ kwĩna ũtheri, na kwĩna ũtheri waganu ũkoragwo ũnyihanyihĩte mũno, kũguo ũgakora atĩ ũtunyani wa indo oroho nĩ ũnyihanyihĩte, ũũ nĩ kuuga atĩ andũ rĩrĩa marauma wĩra macereirwo matigũkorwo magĩtunywo indo, oroho atumia ona kana airĩtu matigũkorwo magĩkĩnyitwo kĩa hinya tondũ gũtikĩrĩ na nduma kwina ũtheri wa kũigana, oro ho matereba arĩ marakĩinũka mena ngari marainũka kana merathiĩ wawira-inĩ mao marĩ acerere, nĩ ũkoraga nĩ marahota gũgĩkorwo magĩgĩtheria bara wega, magakorwo nĩ marona wega na magagĩkinya kũrĩa maragĩthiĩ wega. Kũguo matawa maya ma barabara, ũguni ũrĩa makoragwo namo na nĩ wa bata mũno, nĩ kuongerera ũgitĩri mabarabara-inĩ maitũ.

Wambere, nĩgũthiĩ mũthenya ũyũ ũngĩ obici-inĩ ya mũnene wakwa, nĩgetha ngorwo ngĩmũtarĩria atĩ rĩrĩa ndĩramũhũrĩire thimũ, tiwe ndĩrabataraga gũkorwo ngĩhũrĩra thimũ, no ndĩrabatiĩ gũkorwo ngĩhũrĩra mama wakwa, na njĩra ĩmwe ya gĩtĩo mũno, hau ngwambia na ngeithi, nĩgetha nĩtondũ nĩ mũnene wakwa nonginya ndĩmũhe gĩtĩo, wa kerĩ, nĩngũmũhoya mũhera, nĩgetha atuĩke wa kũndekera, nĩtondũ angĩkorwo ndagĩkorirwo ngĩhũrĩra mama wakwa mathaa marĩa matarĩ ma wĩra, na mũnene wakwa agĩkorwo akĩrĩ mũciĩ-inĩ wake kana agĩka maũndũ make, koguo nĩndakorirwo ngĩmũhĩnga, nĩũndũ wa gũkĩmũhũrĩra thimũ, koguo nonginya ndĩmũhoe mũhera, akorwo wa kũndekera nĩtondũ wa kũmũhũrĩra thimũ ĩrĩa ĩtabatiĩ gũkorwo ĩyake, nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩtheranĩra ngoro nĩtondũ ti wega kũhũrĩra mũnene waku mathaa marĩa matabatiĩ angĩkorwo ti wĩra kana ti ũndũ ũkonainie na kĩwĩra.

Ngamĩra cikoragwo na marũri mwirĩ-inĩ wacio nĩ tondũ wa ũũ, marũũri maya nĩ mateithagia ngamĩra ici na kũiga maguta, ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ngamĩra ciĩ kũndũ ta werũ-inĩ kũu gũkoragwo na ũnyihu wa mbura oro ũndũ ũmwe na ũnyihu wa irio, Kũguo ũgakora mĩena ĩyo gũtirĩ na maaĩ ona gũtirĩ na irio, kũguo marũũri maya mateithagia maiga maguta macio, ngamĩra ĩyo rĩrĩa yaaga kĩndũ gĩa kũrĩa ona kana maaĩ, maguta macio nĩmo mathiaga magakorwo magĩtũmĩka mwĩrĩ-inĩ ta maaĩ, ũgakora atĩ nĩ yahota gũhũthĩra marũũri macio ta kũiga maaĩ, kũrĩa rĩrĩa kwagĩa na riũa inene ngamĩra ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩnyua maaĩ kuuma hau marũũri-inĩ. Oroho, marũũri macio rĩrĩa kwaga irio maguta macio nĩmo matũmĩkaga ta irio mwĩrĩ-inĩ wa ngamĩra, nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩna hinya wa gũgĩthiĩ na mbere, kũguo marũũri makoragwo na bata mũno nĩ ũndũ wa gũkĩiga maguta marĩa matũmĩkaga ta irio ona kana ta maaĩ.

Mahinda marĩa andũ maheagwo iheo nĩ ta maya, rĩrĩa marakũngũĩra mĩthenya yao ya gũciarwo, nĩ ũkoraga andũ arĩa marakũngũĩra nao nĩo arata oro hamwe na andũ a bamĩrĩ, nĩ maramahe iheo cia gũkĩmakũngũĩra na makĩririkanaga mũthenya wao wa gũciarwo. Oroho andũ nĩ maheagwo iheo thĩiniĩ wa mohiki, rĩrĩa andũ nĩ magĩtũĩka a gũĩka ũhiki, arata oro hamwe na andũ a bamĩrĩ nĩ mokaga hamwe magĩkũngũĩra wendo wao ũgakora nĩ maheo iheo. O ningĩ andũ nĩ maheagwo iheo rĩrĩa mena graduation ũgakora atĩ mwanake, ona kana mũirĩtu, ona kana mũthuri, ona kana mũtumia, rĩrĩa athoma na agĩtuĩka wa kũrĩkia gĩthomo gĩake, nĩ ahumbagwo thũmbĩ na rĩrĩa arahumwo thũmbĩ ĩyo nĩyo ya graduation nĩ ũkoraga arata oro hamwe na andũ arĩa maragĩthomaga nao ona andũ a nyũmba nĩ makĩmũhe iheo. Oroho andũ nĩ maheagwo iheo rĩrĩa andũ maragĩkũngũĩra mambũra ma gũciarwo kwa Jesũ Kristũ, ũgakora nĩ marakĩheana iheo makĩririkana gũciarwo kwa Jesũ, mau nĩmo mahinda marĩa andũ maheagwo iheo.

Kĩrĩa gĩtũmaga iria rĩa Victoria rĩgĩe na thamaki nyingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ gĩkĩ, nĩ tondũ iria rĩa Victoria nĩ rĩnene na oro ũndũ ũmwe nĩ iriku, na thĩiniĩ wa thĩĩ, iria rĩrĩ rĩa Victoria nĩ rĩo rĩa kerĩ harĩ maria mothe marĩa manene na marĩa makoragwo me na maaĩ matheru nĩ tondũ iria rĩa Victoria nĩ rĩkoragwo na maaĩ matheru rĩrĩa rĩteithagia thamaki gũkorwo igĩgĩciarana igakĩrekia matumbĩ wega nĩ tondũ citiragĩkorwo cikĩhuhia gĩko ona gũkorwo ikĩrĩa kindũ kĩna gĩko. Oroho, nĩ ũndũ wa ũnene na ũriku wa iria rĩrĩ rĩa Victoria, nĩ rĩkoragwo rĩhete thamaki kamweke kana ĩgakorwo ĩheanĩte nafasi ĩmwe nene mũno ũgakora atĩ thamaki nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩkĩhota gũgĩĩthambĩra kũu, ĩgagĩciarana, ũgagĩkora nĩ ciagĩtuĩka nyingĩ, ona ũndũ ũmwe nĩ ũndu wa maaĩ gũgĩkorwo me matheru o ũguo wega.

Gĩtũmi gĩa gũkorwo atĩ niĩ nĩ ndĩretĩkia mĩtambo ya ndigito no yongerere ũnyitanĩri wa mũingĩ na kwĩhokeka ũikia-inĩ wa kũra nĩ ũũ: Nĩ tondũ ndigito ti ta ũrĩa tene andũ mathiaga gũgĩbanga raini manyitĩte tũratathi. Atĩ he mũndũ ũrĩa ũrenda gũcagũra hau nĩho ũgũgĩkĩra atĩ alama, either ũgũcora njata ya kuonania atĩ mũndũ ũcio nĩwe ũrenda, kana gũgĩkĩra mũhũri wa gũkĩonania atĩ nĩ ũretĩkĩra mũndũ ũcio ũrĩa ũrakĩenda gũgĩthura atuĩke mũtongoria waku. Nĩ wakoraga atĩ mũndũ nĩ egũkorwo agĩikia akĩoya tũratathi tũu twĩ tũingĩ, ũgagĩkora nginya kura nĩ irakĩiywo nĩ tondũ gũtikĩrĩ na ũbacĩrĩri. No ndigito, mĩtambo ya ndigito nĩ ĩrongerera ũnyitanĩri. Nĩ tondũ nĩ ũgakora mũndũ ũrĩa ũũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma mĩtambo ĩno ya ndigito egũkorwo akĩonereria mũndũ ũrĩa ũtoĩ gũkorwo akĩhũthĩra mĩtambo ĩno ya ndigito. Ũgagĩkora atĩ ũikia wa kura mũndũ aragĩkorwo o agĩikĩria mũndũ ũrĩa ye mwenyewe aragĩcagũra na ũrĩa arenda atuĩke mũtongoria wake. Kwoguo agagĩkora andũ kwĩna uhokeku nĩ tondũ gũtikĩrĩ ona ũici wa kura. Koguo ũgagĩkora andũ nĩ magĩtuĩka a kũiganĩra rĩrĩa magĩcagũra mũndũ ũrĩa marenda na gũgagĩkorwo kwĩna ũnyitanĩri, na gũtirĩ na mbara ĩrakĩyumĩria thutha wa gũikia kura.

Ngwĩciria thoko ya nyeni nĩ ĩkwambatĩra rĩrĩ twerekeire ihinda-inĩ rĩa thigũkũ. Ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, andũ aingĩ mambũra-inĩ ma thigũkũ nĩmakoragwo makĩenda gũkorwo mena nyeni nĩ tondũ nĩiteithagia mwĩrĩ mũno, kuoguo ũgakora arĩmi a nyeni nĩmegũkorwo makĩrutanĩria kũhanda nyeni nyingĩ ũrĩa kwahotekeka nĩgetha gwa gĩkinya ihinda rĩa kũgetha, nĩmagakorwo mena cia kũigana nĩgetha magĩkorwo magĩgĩciendia, kuoguo nĩ kuga nyeni ici no ũkore mbei nĩ ĩkwambatĩra nĩtondũ, o ũrĩa andũ aingĩ maragĩkorwo magĩgĩcienda nĩũndũ wa moguni ma nyeni ici mwĩrĩ-inĩ, noguo nao arĩmi megũkorwo makĩongerera thogora nĩgetha onao makorwo magĩkĩhota kwĩrũgamĩrĩra ihinda-inĩ rĩu rĩa thigũkũ, kuoguo thoko ya nyeni rĩrĩ twerekeire ihinda rĩa thigũkũ ĩkwambatĩra na njĩra njega nĩ tondũ andũ aingĩ nĩmagũkorwo makĩenda gũkorwo makírĩa nyeni icio, kuoguo ũgũo nĩguo thoko ya nyeni ĩgũcenjia.

Kũndũ kwa magegania thĩiniĩ wa Kenya kũrĩa niĩ menyete nĩ Maasai Mara. Kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo kũgucĩrĩirie watalii kuuma nja wa bũrũri, oro ũndũ ũmwe na watalii kuuma bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, kũrĩa makoragwo makĩenda gũthiĩ gũkĩona nyamũ iria irathama kuuma bũrũri-inĩ ũngĩ igĩgĩũka gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ tondũ nyamũ ici irathama ikoragwo ikĩgera kũu Maasai Mara. Na nyamũ iria cithiaga kuonwo iria andũ makĩendete gũgĩthiĩ kuona kũu Maasai Mara, nĩ nyamũ iria nene ithano, na iria njũĩ nĩ cio ici, Mĩrũthi, ngarĩ, kwĩna njogu, oro ũndũ ũmwe na mbogo, ũgakora atĩ, andũ nĩ marakĩenga gũgĩthiĩ gũgĩkenerera, magakĩhũra mbica ona niĩ mwenyewe ngakĩenda gũgĩthiĩ kũndũ kũu ngakĩhũra mbica na nyamũ icio, ngahota gũkĩona ũrĩa ciĩkaga. Kũguo niĩ Maasai Mara nĩ kuo kũndũ kũrĩa njũĩ nĩ kwa magegania mũno gũkũ Kenya.

Maũndũ ma bata marĩa mekĩkire hĩndĩ ya kũheanwo kwa watho wa Katiba ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi nĩ maũndũ ta maya: Nĩ tondũ thirikari ya wathani ya Mutongoria wa bũrũri ũrĩa warĩ mũthamaki kana mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ, rĩrĩa ahĩtũkirie watho wa Katiba mwaka-inĩ ũcio wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, nĩ akorirwo mena thirikari yake magĩthondeka thirikari nyitu na njega mũno, ĩnyitanĩire na kaũntĩ mĩrongo ĩna na mũgwanja cia thirikari. Oro ho nĩ makorirwo makĩhingũra mbunge ĩrĩa nĩ ya Senate oro ho na ũndũ ũndũ ũmwe na ĩrĩa ya gĩbũrũri ĩrĩa yũĩkaine ta National Assembly. Oro ho thĩinĩ wa kũheana Katiba ĩno, nĩ gwakorirwo makĩheana haki cia mũndũ. Nĩ atĩ mũndũ wothe ũikaraga bũrũri wa Kenya nĩ wega agakorwo akĩmenya haki ciake ta mũikari wa gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩka kana maũndũ marĩa mabatiĩ gũkĩrũmĩrĩrwo nĩ atongoria rĩrĩa ma, ta atongoria a gũkũ bũrũri-inĩ.